Kit ne tesetai en ireyuu ko ripseet ab segememiik ngamuun ii miten maingosiek ii cheimuuch komeeny segemik ago agere ale Mii kapketiin oriit ole imuuch konyoor taptook.